Gũkũ nĩ thibitarĩ na mwana ũyũ nĩarĩkĩtie kwamũkĩrwa, tondũ ona twarora njara yake nĩtũrona nĩarĩkĩtie gwĩkĩrwo raini ya ndawa. Na nyina e hau nanĩguo metereire na nĩguo mone kana mwana ũyũ nĩegũcenjia kana nĩegũthiĩ na mbere na gũthũrimwo nĩ ndagĩtarĩ na athiĩ na mbere na gũthondekwa.